Gima bire pacha kaneno tijni en ohala ohala, manyalo manyalo timore kae gi gi alot mopidhgi . Magi e inyalo kaw gi inyal usgi ginyalo kelo mwandu be be kaneno tijni aneno tijni mae dhi miyo chiemo minyamo bedo mang'eny .

Ma mae tich mar pidho oganda magi oganda mipidho, to ber maiyude tijni en en ni idhi yudo oganda oganda minyalo chamo kaka chiemo mipidh jogi .Kisepidho jogi to be onyalo tiyo kaka chiemo be inyalo tiyo kode kaka chako ohala .Kosepidhe ni mang'eny indhi igole puodho timoye kosetwo to idhi use e chiro to tichako go ohala to odhi kelo ni mwa mwandu ma dhi konyi odhi konyi dongo ngima ni gi gik mopogre opogore.

E pichani tang'o jatend kanisa. Jatend kanisa, koro ma nyalo bedo jatend kanisa mar katholi,,bende gin joma konyowa mondo wang'e Nyasaye e yo makare. To be gikonyo ji mondo owarre ,chunygi obed maler mondo ging'e timbe Nyasaye .To be ging'e kaka Nyasaye dwaro, ni onego gidagi to be gikonyowa mondo wang'e muma e yo makare.